Oret noton nekararan en wegunetab tuguk che kokeboisien ii ko oret noton nebo laam, en oret noton nebo laam ko roisi e n wegunetab tuguk ng'ab en laam inoton ko roisi noton en karisiek choton cheibu tuguk choton, agoigoi laam amun en laam ii ko roisi akobo labatet ab karit momiten noton kiit neimirmire en tai, mounoton oret ab nikikichoben noton koik noton ko rough road ng'ab en oret noton ii koui en wegunet ab tuguk ng'ab noton ko ui anan kotos kokwaman kariit noton en ny'umny'umindo neo, agoigoi noton oret nebo nebo laam en wegunet ab tuguk, kikotoretech noton missing soiti.

Agobo wakutuk che kiibu si koboos ngalek kab stimet ko noton koimuchi inam iboisien tuguk cheu betirisiek ak tuguk cheu solaisiek kochoton ko tos kwowal yaani kowal koek walutik chekipoishen en keboos boishet ab stimet ngab en betirit kobo komanut mising en bik alaktugul alan kosolait ko Kobokomanut en chii agetugul ngap solait ko olon kobet istimet imuchi irop wainik ahipoisien indekoik klopit noton ko chobun yaani kochobun stimet Kobokomanut missing noton indei noton tuguk cheu solaisiek anan ko beterisiek ko en beterisiek ko imuuch iyai kou noton olegechobte solait ngab Kobokomanut missing kora betirit niton en chii agetugul.

En Ane kit netot amwochi bik choton chebune ndegetko amwochini ale bik chesapos kobune ndeget amwochini en koristo nilany ndeget Komi koristo Barak neo komuche koristo konam ndeget ako night ndeget kwendi ko kit en araka en noton ndeget Kobo komonut mising en sabarit ite araka ko noton monyolu chuto neo igany Alan matigany Chito neo nyolu iyai kou Chito neo

En Ane en kaburet ayoe en kila asikotoret itondap ko Ane nobure ko moburi Buch noburi kit netot amwok asikotoretok Ane noburi ko ayoe noton ko masoesi asikotoretok en ngalek gap body fit en Ane asoik Chito noton negim ayoe choton masoesi kila ak kila en yon kobur kobur Buch noton konetok okwek tugul asikotoretok en emet tugul en chi agetugul NE ibure inendet konyolu kobur en urwet Alan KO oldo aketugulakoyoe masoesi inendet asikobit mebur Buch Alan KO ibur inget noton koyoe ibur igu Chito netinye ngubushek inendet Alan kochobe borto igu strong noton en borto

Keet tab chego Kobo mungaret netinye kelchin en emoni Nebo Kenya en noton tos kotoret noton kondoik kotoret icheket temuk koolji icheket suswek konam kokoito Chengek asikomuch konam temik akobai tuga chechwaget asigopit tun kagei Kotor kagei teta komongu chego chekororon ako cheko chetindo choton chelelach kot mising niton komuche kotoret tenimndet agobo mungarenyin en sekta akobo minitwokik Kap tuguk noton kotoreti nendet temindet neyoe kasiniton akobo kotoret kora serikali kogochi

miten oratinwek chechang cheimuche temindet koyai asikobit korib tuga chechigen en tiong'ik ab timin, en oratinuek chuton ii kochang' kot missing, o chuton ko chu; agenge ko etenkyi chito teteng'ung anan ko tuguk koot nechoton ko menye tuga cheguget, nebo oeng imuchi ifensen compound neng'ung'et ak wayat noton neboisien sitimet asing'obore koriik tiong'ik choton chebo timin ii ko shokeni, nebo somok imuche irat tugukuk yoton elemiten tiong'ik ab gaa cheu ng'okik asikobit yeker choton tiong'ik ab timin ii ko imuche kowon ak kowon.

En yu bo komonut missing kerib choton kerichek chechang kosir ng'ororek, tindo komonut missing choton kerichek en emenyon ii ng'ab choton ii chekeboisien en borwekchok yan kakikas ouon kakinam kemiose anan koyakakisas megetindoi ngubusiek, kochoton kerichek ko bo komonut missing kotyo yon totkosor sobet ab chii, kerichek ii ko nyolu keriib kabisa noton kotoreti chiton anan ko biik chechang kosir ng'orerik, en ng'ororik komobo komonut missing kosir kerichek ng'ab kerichek kotoreti sobet ab chii ko ng'ororik ko choton ko tiong'ik kityo chebo gaa, komobo komonut icheget koot missing kosir choton ko kerichek.

En ane ko a chitab boisionik chechang en ane oboe njirenik chechang ako en njirenichuto aboe njirenichoto bo tilapia ako bo kamanut njirenichuto bo tilapia ngap asib anyoruu noton alik Che Chang chome bik tilapia chechang ngap tilapia ko tindo choton nutrients tindo kora carbohydrates ko toreti bik chechang kot mising ko bik chechang ko chome tilapia ngap okot Ole iburto ko samakiat nekaran ako a kwai ago en tilapia niton ii ko nisus anan ko yon kokichob koanyinyit ak koranit koanyiny kot mising ko noton ko chome bik chechang soiti ako matot kometo tilapia agoegoe soiti tilapia

Noton kewelutik chenyorchin key boik kab njirenik ko chu noton en kewelutik choton chekinyorchin key bik kab njirenik ko agengei ko ni noton chito yan mabal inendet keringet koyamgei ak bek chechute njirenik ko kewelutuk ko chu tos yan mebal keringet koamgei ak njirenik ko chilegeii njirenik ako yon monyor kora noton kaliet tos komeyo choton njirenik alan konam kotwalda njirenik elemoyoton nobo oengelebo njirenik ko yon meswoki aln tos kochor bik alan nyokotal bik alan ko chut suswek orit tab noton fish pond nengunget komeittos kwa araka

En Ane koimutik Cheamirmirei en kanamet tab boishet Tab njirenik en kanamet konyolu atindoi tuguk Che isibu,,nyolu atindoi noton imbaret nerube kei ak oinet asikobit mobirtegei kot mising akobo ngalek kab bek akonyolu tukuk chetoreton bik chekebole keringonik en asikobit keringiok chebo samakinik sigepal choton konyolu ketindoi mugomboik ak noton ko mbaret nekiboljini ako nyolu atindoi kora kit Neu kapingok sigonget choton samakinik chug ngatek kab ngokenik KO toreti samakinik koechekitun akonyolu atindoi rabinik Alen choton ko samakinik

Eletwito pongonutik gab kebangankey en olindet tab njirenik koimuch imoche inde samakiat alan ko yon komemoche iboishen kit cheu samakinik tos itwaite ko yon momoche bik chechang tukuk cheu samakinik ngab mokingen amune asimomoche icheket koboishen en tukuk chei samakinik noton ko oret eletwoitoen tuguk ngalek kab samakinik kotmising oh mobikomonut yon kakotwo ngalek kab samakinik ngab en choton ko mosiche icheket bik kap cheoldo choton rabinik choton amegei akngaleg kab samakinik

Ngalalet Nebo Chito neyoe kasit en kowait embassy ako Chito nekanyo ofisit ko nyolu kotoret Chito noton neyoe Kasie en kwaitab embassy kotoyon motoret Chito neyoe kasit en yoton ko Wendi Chito abako mwaita inendet en boss noton nenyinet kolenji mokiyoiwon boishenyun en elekomoktoinoton koyoe kebutan Chito noton en kwaet tab embassy ko mokeliboni Alan kepir noton fine komokoyoe kasit en yoton ko imuche kwo gaa chito nemokiyochi komnye kobur akopwatat inendet mobokomonut nemokiyochi chi kasit nogomoche inendet en ofisit noton Nebo embassy

En Kokwenyun oletot ketaret kachorunet neo Bebo njirenik ko yon kachergei korong njirenik koyan makibai choton njirenik komnye ko momuche konyor icheget sopet nekararan oimuche komeo icheket ako konget samakinik tute ngab en ngalek gab baet KO toreti koribe samakinik netai njirenik imuche iyolji chengek chuton samakinik asikobit koechekitun samakinik akonyor icheket sopet nekararan akokimuch koechekitun choton samakinik ak ibeande ko Nome choton ko chome bik cheyechen konome kolongu kora boishet ngung